Wantie gi tinga matiende dongodongo mar pur kar kaendi kachiel gi jii moko ariyo. Achiel kuomgi tochalo wuon puodho kata japur, mar ariyo to chalo jariemb tinga, en orwako apron moro kaachiel gogudu gi wuoche mag tich to king'iyo lawe no to bende ok ler ahinya. Chien mar tinga no otweye gimoro machalo giminya ole kodhi kata kachiel gi gigo mosegol e puodho mano tinga mitiyo go sana sana e yor pur.

Kae wantiere gi gik moko ariyo malong'o. Mokwongo wan gi kwer maduong' mar pur mipako ni jembe kaachiel gi ng'at mar ariyo mochung' kanyo no. Orwako apron kata law mirwako gidhie tich ma en tong kaka tong gweno. Kendo picha ni nyiso japur moro ma oting'o kweye madwa dhi go e puodho . En gima ber ahinya timo tich mar puodho nikech kelo konyruok ne oganda.

Ma en mbugru marachar ma wiye en majan kendo olose gi kambi no miluongo ni sinjenta. Ma kambi maloso yedhe mopogore opogore kata kwiri mang'eny manego buya e puothe kendo en lony ma nya sani mamiyo koro jopur ok chandre gi doyo ma nya chon manitiyo gi kwer kidogo buya oko .Sani yathni iole mana Piii matin timanyo napsak niolo go yadhni e puodho to tuoyo buya tee to cham dong' katimo maber.

Ma en pith mar oganda, kendo ogandani en tich ma ahero timo kabisa Ka dapim nue sigana moro machuok kuom oganda, mane aneno en niya. Ndalo moko Nyasaye ne otelona mane ayudo kodhi maber puodho be ne an go. Ne oyudo asepure maber kendo kane kothe obiro ni tip, to nadhi apidho oganda goeko, ma oganda ne oti maber. Bang' jumbe adek ne agoyo oganda ma ago negi lowo etiengi ma abudho matin. To oganda nochako golo mauwa, tok golo mauwa ne giloso oganda maber. to kata kane pok agolo oganda go eko e puodho, to it ogandago ne ang'wedo to aloso maber kaka alot kendo ne miyowa madini maber e odwa kae. Oganda kane asedino ne adhi auso moko mane okelona pesa kendo yor yuto mara ne olokore. Moko be ne atedo ka amiyo jo oda. Ne wanyalo chamo oganda gi chapat gi kata michele kata gikuon. To oganda ne kelo nwa madini maber kendo ne miyo dendwa pichni.

Waneno nyithindo ma sikul moro ma orwako sweta mamajan kaachiel gi skat mambulu gi sati no bende marachar. Koro nyithindo gi chalo kagima odhi somo rieko kaka inyalo pidh alot no endo miluongo ni ang'a kata ka ihero to kabich. Giting'o kalembegi gi bugegi kagi chiko itgi kuom weche ma jalony nyisogi kendo gindiko e bugegi kanyo mondo odhi okony gi e ngimagi ma mbele. Kata ka gise tieko sikul, ginyalo konyorego kaok girito tije mag andika to ginyalo timo tich mar pur pidho ang'ina mondo ngimagi olokre.

Maendi en oganda, oganda inyalo pidh e yo makare. Mokwongo imanyo kodh mopuodhi kasto iloso puodho maber kumidapidhe mipur migol buya oko. Bang'e to ikomo oganda ariyo ariyo e bur ka bur, tokenoendo tiumo lowo tirito mondo oganda owuogi. Koseti bang' jumbe moko tidoye kigolo buya madipo noseti kasto iolo lo e tie oganda tirito kang'eny ahinya to dweche ariyo ka oganda osetwo tipudhe oko idhi imoye aasto idine tikworo maber to oganda inyalo kano katinyalo dhi iuso kata inyalo tede mondo okony dendi e yore mopogore opogore.

Maendi en chiemo manyangafu kendo mamit moloyo miluongo ni gweno. Gwenoni inyalo tede eyore mopogore opogore. Mokuongo to inyalo kenge matindo tindo , to iluoke, ka iseluoke to iketo e sufuria maler man gi mo matin. Ing'ado kitungu ewiye kaachiel gi nyanya bi bolie chumbi moro matin kasto iumo. Ka nyanya oserudore to iole pi to iumo to ochuakre kuom dakika apar gabich. Ka nyiriri apar gabich oserumo to ikete piny. Yudo ka osechiek maber. Inyalo chame gi michele kata gi chapat kata gui kuon. Mar ariyo inyalo kenge to iketo mo e karaya. Mo ka osechuakre mochwiny maber, to ikawo gweno go to inyumo ei mo kanyo to wang're mamit. Ka oselokore marabuor to igolo oko to mano ose mana chiek.